Handũ haha, nĩ kũroneka ta arĩa mangĩkorwo nĩ arutwo, arĩa marathomera wĩra wa kũrora mahiũ, kana gũkorwo makĩrigita mahiũ. Na handũ haha, nĩ kũroneka atĩ nĩ mokĩte tarĩngĩ gũkorwo magĩka ũthuthuria, kana gũkorwo magĩthũrima mahiũ marĩa me kũndũ gũkũ. Ona ningĩ kana gũkorwo magĩtwarithia mathomo mao na mbere, kana ona ningĩ gĩkorwo nĩ kĩgeranio merĩtwo moke meke, na nĩgetha tarĩngĩ mwarimũ wao kana ũrĩa ũrakorwo ũkĩmabundithia, akorwo akĩmathũrima kana nĩ mathomete ũrĩa gũbatiĩ, na kana nĩ manyitĩte maũndũ marĩa mothe mabatiĩ gũkorwo magĩka rĩrĩa marakorwo magĩthũrima kana makĩrigita mahiũ. Ũndũ ũyũ níĩũkoragwo ũrĩ wa bata, na makĩria harĩ arutwo, tondũ rĩrĩa mwarimũ amarehe gũkũ kĩwanja-inĩ kana kũrĩa megũkorwo makĩhutania na mahiũ hatarĩ gũkorwo atĩ nĩ ta nũti marathoma nacio, mwarimũ nĩ akoragwo akĩhota kũmathũrima, na agakorwo akĩmenya nũũ ũnyitĩte maũndũ marĩa arabundithia, na nũũ ũtanyitĩte. Ona ningĩ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria kũmenya nĩ a megũkorwo makĩheeo marũa ma gũkorwo atĩ nĩ marĩkĩtie thukuru, na magakorwo atĩ mena ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire, wa gũkorwo makĩrigita mahiũ kana kũmarora.

Handũ haha, haroneka nĩ mũrĩmi wĩrutanĩirie, na mũrĩmi ũroneka arĩ na kĩo, tondũ nĩ aroneka akĩgetha magetha make ma nyanya. Nĩ kũroneka arĩ na nyanya nyingĩ njĩru, ona nĩ harĩ nyingĩ irĩa iciarĩte, na itiĩruhĩte, nĩ gũkorwo ikĩruha tarĩngĩ thutha wa kahinda kanini. Ũndũ ũyũ mũndũ no akorwo akĩwenda, tondũ rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda mĩmera yaku, na yakorwo ĩgĩkũhe magetha ta maya, ona kana ningĩ yakorwo ĩgĩciara ũũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkenagia ngoro ya mũndũ, na ũgakorwo ũcanjamũkĩte. Tondũ angĩkorwo nĩ cia biacara ũkũrĩmaga, nĩ ũgũkorwo ũkĩona macokio kumana na magetha maku, na ũkorwo tarĩngĩ ũkĩendia, na wone baida. Rĩrĩa magetha ma mũndũ meka wega ũũ, nĩ akoragwo wa gũkena, ona ningĩ nĩ akoragwo wa kũgĩa ngina hinya wa kũhanda rĩngĩ, tondũ magetha make riita rĩake rĩa mbere rĩrĩa akorirwo akĩhanda nĩ mekire wega. Mũndũ no akorwo akĩmena ũndũ ũyũ, rĩrĩa tarĩngĩ wakorwo ũkĩhanda mĩmera yaku, na ndĩnakorwo ĩgĩka wega mũgũnda-inĩ, na ndĩnakorwo ĩgĩkũhe magetha maingĩ. Mũndũ nĩ akoragwo akĩaga hinya wa gũgakorwo akĩrĩma rĩngĩ, ona akaaga nginya wendo wa kũrĩma rĩngĩ, tondũ wa kũragwo ngoro, nĩ ũrĩa magetha make ma riita rĩa mbere matekire wega. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, na makĩrĩa harĩ mũrĩmi, tondũ nĩ akoragwo akĩona ta rĩu nyanya ici no acihũthĩre mũciĩ-inĩ kana.

Ici nĩ nyanya ciĩ haha, na cironeka ta tarĩ hĩndĩ cirakorirwo ciahandwo itikarĩte ihinda inene. Na cironeka cihandĩtwo kũndũ mũgũnda-inĩ na, ihandĩtwo tarĩngĩ na marima kana ona mĩtaro. Nĩ ironeka cirĩ nyanya nyingĩ, na mũrĩmi ũyũ, rĩrĩa ciakorwo ikĩmera na ikorwo wa kũmũhe magetha, nĩ agakorwo akĩona mbeca nyingĩ. Ona ningĩ, nĩ tũrona nĩ arakorwo akĩhũthĩra kana agĩka ũitĩrĩria wa maĩ na kũhũthĩra mĩbaibũ, kũrĩa nĩtũrona mĩbaibũ yarĩtwo kũu. Tarĩngĩ arahũthĩra njĩra ĩrĩa ya gũitĩrĩria maĩ na matata, harĩa ũkoragwo ũgĩtheca mũbaibũ ũcio tũrima, na ũgatiga nĩwathimithania na harĩa ũhandĩte mũmera wakũ atĩ wahingũrĩra maĩ megũkorwo makiumĩra tũrima-inĩ tũu magakorwo magĩitĩrĩria o mũmera o mũmera. Ũndũ ũyũ, rĩrĩa ndawĩkĩte nyanya ciakwa nĩciakorirwo ikĩhĩa nĩ mbaa na ngĩkorwo ndĩna magetha manini, marĩa matakorirwo makĩndeithia. Ũndũ ũcio nĩ wanjũragire ngoro, na ngĩaga nginya wendi wa gũkorwo ngĩhanda nyanya, na nginya ngĩgarũrĩra kĩrĩa ndahandaga mũgũnda-inĩ wakwa ngĩambia kũhanda mĩmera ĩngĩ. No rĩrĩa mũndũ eka ũndũ ũyũ na wakorwo wa kũgacĩra, nĩ ũkoragwo wa gũkenia ngoro, yake na nginya ũkamũhe hinya wa gwĩka ũndũ ũyũ maita maingĩ na rita rĩngĩ.

Haha nĩ ndĩrona ta ũrĩa warĩ mũtongoria wakana wa bũrũri ũyũ witũ wa kenya, ũrĩa nĩ Uhuru Mũigai wa Kenyatta na ngona ta arĩ tabarĩra egũkĩte kũhingũra, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtwarithio na mbere, na tarĩngĩ angĩkorwo nĩ ũtũngata ĩkoragwo ĩkĩheana kũrĩ mũingĩ, mũingĩ makoragwo magĩũka handũ haha makĩheyo ũtungata ũrĩa ũbatiĩ. Mũndũ ũyũ nĩ akoragwo na bata kana nĩ arĩ na bata mũnene mũno, tondũ hĩndĩ ya ũtongoria wake nĩ akorirwo akĩrehe mogarũrũku maingĩ agĩkorwo nginya akihota gwaka barabara ya express way na ĩrĩa ĩtũmĩkaga na ĩrĩa ĩkoragwo nginya ĩgĩteithĩrĩria kũnyihanyihia mũhĩtĩkano wa ngari mwena ũcio, na njĩra ya gũkorwo ngari cirĩ na mabara matiganĩte makũgerera. Na ningĩ nĩ akorirwo agĩteithĩrĩria bũrũri harĩ gũtũarithia ũthii wa na mbere na agĩkorwo agĩaka mabarabara matiganĩte, na ningĩ agĩkorwo agĩka maũndũ matiganĩte ta kũhingũra tabarĩra citiganĩte iria ingĩkorwo igĩteithĩrĩria mũingĩ wa bũrũri ũyũ, gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo nginya maica mao makĩhũtha. Mũndũ ũyũ nĩ akorirwo agĩtũteithĩrĩria ona ningĩ agĩaka mabarabara na makĩria mwena wa Gatũndũ kũrĩa aumĩte, nĩgetha andũ a kũu makorwo makĩhota kũmĩria magetha mao mabarabara-inĩ.

Kũhũthĩra thimũ citũ, nĩ kũrĩ na nenda iria ingĩkorwo igĩtũhotithia harĩ gũtũmĩra andũ mbeca mabũrũri-inĩ ma na nja. Ũndũ ũyũ ũrehetwo nĩ gũkũra gwa tekinoronjĩ na andũ gũkorwo makĩmĩhĩmbĩria na makĩrehe mogarũrũku marĩa mangĩkorwo makĩhũthĩria andũ mĩtũrĩre na ũrĩa mekaga maũndũ mao. Ũndũ wa mbere nĩ kũgerera Mpesa. Mpesa nĩĩkoragwo ĩhete andũ kanya ga gũkorwo makĩhota gũtũmĩra andũ me mabũrũri-inĩ mangĩ mbeca na magakorwo magĩciamũkĩra hatarĩ na thĩna ona kana ndagĩka nini. No ũkorwo ũgĩtũmĩra mũndũ mbeca arĩ nja wa bũrũri witũ wa Kenya na kũgerera apu ya Mpesa ĩrĩa mathondekete. Ũgakorwo ũkĩmũikĩria mbeca, na thutha wa kahinda kanini cigakorwo ikĩmũkinyĩra. Ona ningĩ, nĩ kũrĩ njĩra ya kũhũthĩra mabengi. Bengi nĩikoragwo iheanĩte mũtaratara kana mũtambo ũrĩa ũngĩhotithia mũndũ gũkorwo agĩtũmĩra mũndũ ũngĩ wĩ nja wa bũrũri mbeca. Na ningĩ nĩ kũrĩ na mĩtambo ĩngĩ, tarĩu mũtambo wa Paypal, mũndũ no ahote gũtũma mbeca arĩ o kũrĩa arĩ, atũmĩre mũndũ wĩ nja wa bũrũri na akorwo agĩciamũkĩra. Maũndũ maya nĩmahotithĩtio nĩũndũ wa tekinoronjĩ na magakorwo ona matirahũthĩra mbeca nyingĩ kana matirĩ na ũritũ gũkorwo ũkĩmeka nĩgetha ũtũme mbeca kũndũ kũngĩ.

Nĩ kũrĩ na njĩra itiganĩte cia ũndũire cirũmagĩrĩrwo kana kũhũthĩrwo nginyagia ũmũthĩ. Wa mbere nĩ kũrĩ na ũrĩa mũndũ athiaga agaitĩrĩrio cukari angĩkorwo arĩ na kĩronda kana ngina cumbĩ ona gũkorwo cũmbi nĩũkoragwo ũrĩ na ruo hĩndĩ ĩrĩa waitĩrĩria kĩronda. Rĩrĩa waitĩrĩria cukari nĩ ũkoraga kĩronda kĩu gĩkĩũma na rĩrĩa kĩoma nĩ gĩkoragwo gĩkĩhona na ihenya. Ona ningĩ nĩ kũrĩ kũnywa mĩtĩ ĩtiganĩte tarĩu mũnwa nũgũ kana mũarubaine nĩĩkoragwo cĩĩtĩkĩtĩo nĩ ndawa na makĩrĩa-inĩ ũndũire inĩ wa gĩkũyũ. Ona ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arũara kana agĩa homa ona kana agĩa mũrimũ wa gũkorora na gũita kĩmira nĩ ũkoraga agĩtherũkia maĩ agekĩra indo itiganĩte tarĩu nĩ ũkoraga agĩkĩra ndimũ, agĩkĩra indo ingĩ iria ikũmũteithĩrĩria na nĩgetha akorwo anyua maĩ macio homa ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthira. Ona ningĩ nĩ kũrĩ maĩ matherũkagĩo mekĩrĩtwo mĩtĩ ĩtiganĩte ta ngina mĩtĩ ya mĩbaũ hau na rĩrĩa makorwo magĩtherũka makorwo makĩruta ndogo mũndũ akerwo ekunĩkanĩrie hau na makĩria angĩkorwo nĩ ahinganĩte gĩthũri na thutha wa kahinda kanini nĩ ũkoraga atĩ gĩthũri kĩu gĩake nĩ kĩrakorwo gĩkĩhingũka. Ona ningĩ nĩ kũrĩ mĩtĩ ĩngĩ mĩingĩ ĩhũthĩkaga.

Mũrĩmi no akorwo akĩrĩma mĩmera yake, o hamwe na thamaki. Ũndũ ũyũ ekaga na njĩra ya, agathiĩ akenja irima rĩake harĩa egũkorwo agĩkĩra maaĩ macio ma thamaki na thamaki hamwe, tarĩngĩ akenja gatagatĩ-inĩ ka mũgũnda. Na kuo gũkũ kũngĩ gwatigara, nĩ akoragwo akĩhanda mĩmera yake ĩrĩa arenda. Ta rĩu no akorwo akĩhanda kĩndũ ta waru, mbembe, mboco, ona kana nyanya. Rĩrĩa arĩkia gwĩka ũguo, no akorwo agĩkĩra mĩberethi, ĩgakorwo ĩkiuma hau harĩ thamaki, na ĩgakorwo ĩgĩitĩrĩria maaĩ mũgũnda. No ĩkorwo kana no akorwo agĩkaga ũũ, rĩrĩa arenda gũcenjia maaĩ ma thamaki, handũ wa kũmaita, agakorwo akĩhũthĩra na gũitĩrĩria mĩmera yake. Ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkĩhonokia maaĩ, tondũ, maaĩ maya nĩ maratũmĩrwo maita meerĩ. Wa mbere, magatũmĩrwo kũrera thamaki, na rĩrĩa mũrĩmi arenda gũcenjeria thamaki ciake maaĩ, agakorwo agĩitĩrĩria kana akĩhe mĩmera yake. Na ningĩ níĩũkoragwo ũkĩhonokeria mũrĩmi mbeca, tondũ ndegũkorwo agĩbatara maaĩ maita meerĩ, atĩ ma thamaki na ma mĩmera, tondũ no ahũthĩre maaĩ, mau maita meerĩ harĩ gũitĩrĩria na kũrera thamaki ciake.

Handũ haha, ndĩrona wa mbere, no akorwo nĩ mũgũri, na mwendia. Nĩ kũroneka ũyũ wĩkĩrĩte kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo aburoni, nĩwe ũroneka nĩ mwendia wa handũ haha, na nĩ aroneka akĩendia indo itiganĩte, na makĩria irĩa ikoragwo thoko-inĩ. Nĩ aroneka akĩendia mĩthemba ya mboga ta nyanya, ona nĩ harĩ ngina na ndania na biribiri. Ona ningĩ nĩ arĩ na mĩthemba ya matunda ta meroni, na marigũ. No akorwo nĩwe arendia, na akorwo akĩenderia mwanake ũyũ marĩ nake, na rĩu arenda kũrĩha na njĩra ya thimũ, na rĩu mũirĩtu agakorwo tarĩngĩ akĩmũĩkĩrĩra namba ya thimũ. Ona ningĩ no akorwo mwanake ũyũ marĩ nake, nĩ ũndũ arakorwo akĩmuonia thimũ-inĩ yake, na magakorwo makenanĩire, makorwo mendagia hamwe, na tarĩngĩ nĩ kĩndũ ona thimũ-inĩ yake. Ona ningĩ, no akorwo mwanake ũcio, oka kũmuonia mũtambo mwerũ, tarĩngĩ ũrĩa ũngĩmũhotithia kũrĩha, kana kũrĩhia indo ciake. Agakorwo akĩrĩhĩrwo hau, na nĩgetha agakorwo akĩona mbeca nyinga ingĩ, tarĩngĩ nĩ maheanaga mbeca makĩria rĩrĩa watũmĩra mũtambo ũcio wao. Ona ningĩ no akorwo nĩ maũndũ matiganĩte arakorwo akĩmuonia, ta ngina ũrĩa angĩkorwo agĩtia matunda kana indo ciake cia thoko, irĩa akoragwo akĩendia, kuuma kũrĩ mũrĩmi ũrĩ kũraya, akĩhũthĩra thimũ, na igakorwo ikĩmũkinyĩra arĩ o gwake kana.

Handũ haha ngĩrora wega, nohakorwe nĩ handũ hoteri-inĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩratũma njuge ũguo, wambere nĩharoneka nĩ harĩ na iratathi rĩrĩa rĩkoragwo rĩandĩkĩtwo mũthemba wa irio iria hoteri ĩyo ĩraheyana na thogora wa irio icio, ĩrĩa rĩtagwa menu, ta rĩũ haha nĩndĩrona harĩ na mĩthemba ĩtiganĩte ya irio, ta rĩũ nĩ harĩ thũkũma na ngima, ona nĩ harĩ mũcere, nĩ harĩ na gĩtheri, cai na irio ingĩ nyingi iria hoteri ĩyo ĩrakorwo ĩkĩendia, ona ningĩ nĩmandĩkĩte thogora wa o irio o irio, nĩgetha rĩrĩa mũgũri oka ndekũbatara atĩ gũtinda akĩũria irio icio ciraũma mbeca cigana, nogwĩtia egwĩtia, tondũ nĩarahota gũthoma hau mbeca iria irakorwo ikĩendio, ona ningĩ nĩ harĩ namba ĩngĩ yandĩkĩtwo hau rũthingo-inĩ rũu, namba ĩno ĩkoragwa ĩgĩtwo till number, ĩrĩa ĩkoragwa ĩheanĩtwo nĩ Safaricom, nĩgetha andũ arĩa marĩ na mabiacara magakorwo makĩhũthĩra, na nĩgetha andũ arĩa maroka kũgũra kuuma nduka-inĩ yao magakorwo makĩgũra kana magakorwo makĩrĩhĩra kũgerera namba ĩyo, nĩkoragwa ĩrĩ ya bata, tondũ nĩũkoraga andũ maingĩ mandaga kũmĩhũthĩra tondũ rĩrĩa ũkĩrĩha ndũkoragwa ũkĩrengwa mbeca ingĩ cia marĩhi thimũ-inĩ yaku.

Ndĩrona app ya bengi ya Equity ĩrĩa makoragwo mathondekete nĩgetha gũteithĩrĩria andũ ao makorwo makĩmĩhũthĩra rĩrĩa tarĩngĩ marenda gũĩka marĩhi, gũtũmĩra mũndũ mbeca ona kana ningĩ mũndũ akĩenda gũtũma mbeca. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata na makĩria kũrĩ andũ arĩa makoragwo meyandĩkithĩtie na bengi ĩno tondũ tuge angĩkorwo ũrenda gũtũma mbeca ndũgũbatara atĩ gũtinda ũgĩthĩe bengi-inĩ gũbanga raini kũrĩa tarĩngĩ ngina no ũkorwo ũgĩteanga mahinda maku no app ĩno ũkoragwo ũkĩhingũra ũgakorwo ũgĩkĩra tarĩngĩ okorwo nĩ namba yaku ya account kana ũgakorwo ũgĩkĩra namba yaku ya thimũ na namba yaku ya thiri ũgakorwo ũkĩingĩra app inĩ ĩyo, ona ningĩ no ũkorwo ũkĩmĩhũthĩra kũrora mbeca iria ũtigarĩtie bengi-inĩ kana angĩkorwo ngina ũrenda kũrĩha indo ũkũgũrĩte kana ningĩ ona ũrenda kũruta mbeca kana ngina gũtũma mbeca kuma bengi gũthĩe namba-inĩ yaku ya M-Pesa , ũndũ ũyũ nĩ ũhũthĩtĩe maũndũ maingĩ tondũ mũndũ mathaa o marĩa mothe angĩenda gũkorwo agĩtũma mbeca no akorwo agĩtũma ategũbatara gũtinda agĩthĩe bengi na arĩthiaga tu o bengi rĩrĩa yakorwo ĩkĩrehe thĩna na nĩaremwo kũmĩhũthira kana ngina kũmĩthondeka.

Handũ haha, ndĩrona no gũkorwo nĩ kũndũ kambuni-inĩ, na ĩgakorwo nĩ kambuni nene, tondũ, nyũmba ĩno nĩ ĩroneka nĩ nene, na nĩ ĩroneka no ĩkorwo ĩkuĩte maobici matiganĩte, na andũ aingĩ nĩ mokaga gũkũ, kũmaatha ũboco wao wa o mũthenya na kũruta wĩra. Ona ningĩ, nĩ ndĩrona handũ handĩkĩtwo finance department, harĩa, nĩ kuo ĩkoragwo wabici ya mbeca. Wabici ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka makĩria kambuni-inĩ na maũndũ matiganĩte, ta, wabici ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩkĩtũmĩra andũ mbeca hĩndĩ ĩrĩa mararĩhwo mĩcaara, nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ na mbeca, kana ĩrĩ na kĩgĩna gĩa kambuni ĩyo. Ona ningĩ, wabici ĩno, nĩyo ĩkoragwo ĩkĩneana mbeca, angĩkorwo tarĩngĩ bengi, kana kambuni ĩyo nĩ ĩrenda kũgũra indo, cia kambuni, ĩgakorwo ĩkĩneana mbeca. Wabici ĩno nĩ ĩkoragwo na maũndũ matiganĩte ĩbatiĩ kũhingia na ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩka, ta ningĩ, nĩyo ĩkaga mathabu ma mbeca. Nĩyo ĩkoragwo ĩkĩonania kana ĩgeka mathabu ma, mbeca irĩa kambuni ĩyo ĩhũthĩrĩte, harĩ ũgũri, harĩ ũrĩhi wa mĩcaara, na rĩngĩ mbeca irĩa tarĩngĩ kambuni ĩyo ĩkoretwo ĩkĩona, na ĩgakorwo ĩkĩra kambuni ĩyo kana ĩrakorirwo ĩgĩthondeka baida, kana ĩrathondekire hathara.

Haha, nĩ ndĩrona ciana ithatũ, irĩa irĩ na indo cia tekinoronjĩ njerũ, ĩrĩa ciĩtagwo tablet, na iríĩ irakorwo ikĩrorera, kana ikĩhũthĩra. Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, wa mbere, nĩ ndĩrona ciana ici ikenete mũno, na tarĩngĩ nĩ riita rĩao rĩa mbere kuona kĩndũ gĩkĩ, na kũguo magakorwo marĩ acanjamũku, na marĩ akenu. Rĩrĩa ciana ciaheo kĩndũ ta gĩkĩ, na ciakorwo ikĩonio maũndũ matiganĩte ma tekinoronjĩ, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, harĩ o gũkũra, na harĩ gũthiĩ na mbere, tondũ. Wa mbere, nĩ ũkoragwo ũkĩmahingũra hakiri, magakorwo makĩona indo itiganĩte tarĩngĩ matarĩ mona. Ona ningĩ, nĩ ũheaga mwana, bata wa kũmenya kũhũthĩra kĩndũ kĩu, tarĩngĩ agakorwo akĩyũria, ndahihinya haha ĩĩ, gũgũthiĩ atĩa? Na agakorwo akĩhihiny, agakorwo akĩona ũndũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere. Ũndũ ũcio, nĩ ũheaga mwana ũcio bata wa kwenda kũmenya. Ona ningĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩmateithĩrĩria harĩ mathomo-inĩ mao, tondũ nĩ makorwo makĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ harĩ gũthoma, matigũbatara atĩ gũtinda magĩhũthĩra mabuku, no kũingĩra nenda-inĩ, makĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ kana intaneti-inĩ, magakorwo magĩcaria tarĩngĩ okorwo nĩ ibuku marenda, na magakorwo makĩrĩona, matagũbatara kũgũra.

Handũ haha no hakorwo nĩ maũndũ matiganĩte marathiĩ na mbere. Wa mbere, nĩ ndĩrona andũ, na arĩa aingĩ maroneka nĩ athuri, ona gũkorwo kũrĩ na atumia. Na marĩ na macini ciao cia kũruta wĩra. Andũ aya, no makorwo nĩ kĩũngano metĩtwo, moke mathomithio maũndũ matiganĩte, na nĩgetha macoka kwao kana macoka mawĩra-inĩ mao, makorwo a gũbundithia andũ acio. Ona ningĩ, no ĩkorwo ĩno nĩ kambuni ĩmwe, ĩtĩte andũ ake, kana ĩkameta kĩũngano-inĩ, nĩgetha makorwo magĩũka gũthoma, ĩkamathomithia maũndũ matiganĩte, ũrĩa mabatiĩ gwĩka, kana kũruta wĩra kambuni-inĩ ĩyo. Ona ningĩ ĩkamabundithia tarĩngĩ ũrĩa mabatiĩ gwĩkua marĩ kambuni-inĩ ĩyo, hĩndĩ ĩrĩa marakorwo makĩĩtanio nao. Andũ aya, nĩ maroneka marorete mbere, kũrĩa ndĩreciria, no gũkorwo na mwaria ũrũgamĩte hau, arakorwo akĩmataara, kana akĩmera ũndũ, wa kũmathomithia na kũmabundithia. Ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo agĩthiĩ ciũnga-inĩ ta ici, nĩ akoragwo akĩmatha ũũgĩ na ũmenyo, na ũgakorwo wĩ mũndũ wĩigĩire ũũgĩ waku, ũgakorwo ũĩ maũndũ maingĩ matiganĩte. Ona ningĩ, no ũkorwo ũgĩcemania na andũ matiganĩte gũkũ, arĩa mangĩkorwo magĩkũhe mĩeke ĩtiganĩte maica-inĩ.

Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa mangĩkorwo magĩkwo, nĩgetha mbegũ cia mĩmera ya mboco, cikorwo cikĩongerereka. Na makĩria, maũndũ maya no makorwo magĩkwo nĩ arĩmi, hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩhanda mbegũ ici cia mboco, magakorwo magĩĩka ũgũo na ũbacĩrĩri mũnene, nĩgetha, cikorwo ikĩmera, itigakorwo ikĩũrĩra. Rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda mbegũ ĩyo ya mboco, wa mbere, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, mũgũnda ũrĩa arahanda mbegũ ĩyo yake, nĩ mũgũnda mũharĩrĩrie wega, nĩgetha atĩ rĩrĩa akorwo agĩkĩra mbegũ ĩyo mũgũnda-inĩ, nĩ ĩgĩkorwo ĩkĩmera, na rĩrĩa yamera nĩ ĩgĩkorwo ĩkĩgĩa mboco ingĩ, irĩa angĩũka atue, na aatua, no akorwo akĩhũthĩra imwe harĩ ũrugi-inĩ wake, na imwe akorwo imwe akorwo akĩhanda rĩngĩ. Na rĩrĩa akorwo akĩhanda, kana agĩcokia mboco icio agetha mũgũnda-inĩ, ũndũ ũcio, nĩ ũteithagĩrĩria mboco kana mbegũ ya mboco, ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kuongerereka. Mũrĩmi, rĩrĩa rĩngĩ acihanda nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ kũndũ kũu nĩ kwega mũno, nĩ acihe maũndũ marĩa mothe cirabatara, na nĩgetha ikorwo cigĩkũra, na ikorwo ikĩongerera mbegũ cia cio, citigakorwo ikĩhuka, kana gũkorwo na thĩna wa ũnyihu wa mbegũ cia mboco.

Ũyũ nĩ mũtambo ũrĩa ũkĩte thikũ ici wagũkorwo ũkĩhe mũndũ thimũ kana wagũkorwo ũgĩkobithia mũndũ thimũ akaheo thimũ ici cia gĩcicio ciakũhutia agakorwo akĩrĩha mbeca nini cia kwambĩrĩria, agakorwo akĩhũthĩra thimũ ĩyo yake, na agakorwo agĩkĩrĩha mbeca nini, tarĩũ haha nĩndĩrona ũrĩa ũkoretwe na thimu ĩno kana ũgũrĩte aretwa Nyawĩra, na haha nĩtũrakorwo tũkĩona mbeca iria akoretwe akĩrĩhĩra thimũ ĩyo iria nĩ ngiri kenda magana matatu na ĩmwe, na mbeca iria atigĩtie nĩ ngiri ikũmi na kenda magana kenda ma mĩrongo mũgwanja na inyanya, ona ningĩ nĩarakorwo akĩonio thimũ icio aga kũrĩha mbeca cia omũthenya iria akoragwo agĩtũma thimũ yake nĩgũkorwo ĩkĩhingwo na akonio mũthenya ũrĩa ĩkahingwo, thimũ ici mũndũ akoragwa akĩheo angĩkorwo tuge thimũ nĩya ngiri ikũmi ũkarĩha ngiri ithano na icio ingĩ ciatigara igũrũ ũgakorwo ũkĩrĩha okahora okahora, ũndũ ũyũ nĩũkoragwa wagũteithĩrĩria mũndũ, tarĩu angĩkorwo ndũrĩ na mbeca cia kũigana ũgakorwo ũgĩkorwo na thimũ na ũgakorwo ũgĩcaragia mbeca icio ingĩ hanini kwa hanini kana ũgakorwo ũkĩrĩha kahora kahora nginya hĩndĩ ĩra ũgakorwa ũkĩrĩkia.

Ici nĩ noti, na nĩ noti cia bũrũri wa Kenya iria tũkoragwo tũkĩhũthĩra, na ici cirĩ haha, ngona nĩ noti, na nĩ noti cia ngiri cigana ũna, ngiri cikuhĩrĩirie ta ikũmi na harĩ na nũti ya ciringi mĩrongo ĩtano. Mbeca ici nĩ ikoragwo irĩ cia bata, tondũ rĩrĩa wĩna cio, no ũhote gũkorwo ũgĩĩka maũndũ matiganĩte. Nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria kana ikĩnyita itemi rĩa bata harĩ mũtũrĩre wa o mũthenya. Tondũ, wa mbere, mũndũ nĩ akoragwo na marĩhi matiganĩte marĩa akoragwo agĩbatara kũrĩha, ta rĩu nĩ ũkoraga mũndũ nĩ abataire arĩhe nyũmba, agũre irio, agũre nguo, tarĩngĩ arĩhe bithi kana eke maũndũ maingĩ o mothe ma ũrĩhi. No akorwo akĩhũthĩra nũti ici cia mbeca ici irĩ haha, na ũgakorwo akĩhingia mabataro make. Ona ningĩ, hĩndĩ ya maambura-inĩ o mothe, mũndũ no akorwo akĩhũthĩra mbeca ici, harĩ kũrĩhĩra kana kũgũra maũndũ indo itiganĩte. Ta rĩu, hĩndĩ ya maambura, no ũkorwo ũkĩgũrĩra ciana ciaku nguo njerũ, na nĩgetha ikorwo igĩkenerera. Ona ningĩ, no ũkorwo ũkĩgũrĩra kana ũkiuga nĩ ũgũtuga bamĩrĩ yaku, tarĩngĩ ũkorwo ũkĩmagũrĩra gabũri, na mũkorwo mũkĩrĩanĩra mwĩ ta bamĩrĩ hĩndĩ ya maambura, na mũkorwo mũgĩkenanĩra. Na kũguo igakorwo inyitite itemi rĩa bata harĩ mũtũrĩre wa o mũthenya.

Gwĩka ũrĩmi wa thamaki, hamwe na ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte, nĩ gũkoragwo na ũguni mũnene, kũrĩ mũrĩmi, ona kũrĩ thamaki, na mĩmera o hamwe. Wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo, mĩmera nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria, harĩ gũtheria maaĩ, marĩa ũratũmĩra kũrera thamaki ciaku. Ĩkoragwo ĩgĩka ũguo, tarĩngĩ na gũkorwo ĩgĩtigĩrĩra rĩera rĩrĩa rĩ hau nĩ rĩega. Ona ningĩ gũkorwo ĩkĩamũkĩra rĩera rĩrĩa rĩũru rĩrauma handũ hau ũrĩmĩire thamaki, kana kandamu-inĩ kau, na ĩgakorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ thamaki irĩ kũndũ kwega. Ona ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo, maaĩ marĩa makoragwo makiuma hau kandamu-inĩ kau ka thamaki, nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria rĩrĩa wamaitĩrĩria mũgũnda-inĩ, magakorwo makĩongerera ũnoru, tondũ nĩ marĩ na maũndũ matiganĩte kana marĩ na nutrients itiganĩte, kuuma thamaki-inĩ, irĩa ingĩkorwo igĩteithĩrĩria mũgũnda-inĩ waku. Na kwa ũguo, hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩĩka ũguo, nĩ akoragwo akĩona ũguni maita ta meerĩ, akona ũguni wa mĩmera kũrĩ thamaki, na ũguni wa thamaki kũrĩ mĩmera. Ona ningĩ, nĩ akoragwo akĩhũthĩra mũgũnda wake wega, agakorwo nĩ arahũthĩra wĩ wothe, mwena ũmwe akaiga thamaki, na ũcio ũngĩ akahũthĩra harĩ kũhanda mĩmera ĩtiganĩte.